En kapchii en mutai kongeten chepsosetab koyoton kochob chaik kobuvh olon, koun tukuk si ityo kolal maat kinde maat chaik. Yekakiyo chaik chepsosetab koyoton ko kur lokokyik ak boyondenyin kinaka chaik nkotko komii kobutchi chapati kwome asityo konget koba kasishek charterchin koba lokok kotib tugaa alak kotemis alak koba kasishek alak. Sityo koit lunchi konyo chepsosetab koyoton nyokolal maat kochop lunchi ak kokur lokok chuu kachimet kobai koburyo lunchi . Ak yekakoit kotar kwome koba kasitab tililindo komwetgee kotililekitun, yekoketililit kimuny Keker ot lokoiwekab emet kewochen Keker tukuk cheterter. Yekokimuny konyo chooyosetab.